Yoche konget bik cheboliote en oret anan chebendi bonwekab oret kotekis asikarik chotet cheribe kalyet amat koyai buchoishek chekonu asenet simabit konerekso asikarik ak koyaen lasima koser bichoto bendi bonwek koboishen inguput neo nebo risasinik anan kobir bik, koniton anyun koyoche konget bik chebendi oret komatkoyai boriet koun kochor tugukab bik anan kobirot tugoshekab bik, koniton anyun komonyolunot amun kor koyonkokosir elemonyolu koboishen ingupu neo asikarik asikobit kowek kalyet konyo komie koniton anyun konyolu konai bik kole ingepa bonwekab oret komonyolu kor keyai buchoit anan koun kakiser malikab bik chekikokiljigee en sobonuekwak.

Atindonik ko kororon amun konu konetisiet anan koibu karogutik kongete ngalek chekibo keny agoi ngalek chebo inguni. Kora ko kor kotareti konai olenyalu ketepto anan kotoreti chito kowalak. Mara yon kaya chito. Atindenik kora kokor ingiaror konete neratik konai agobo tuguk chekibokeny amun kor kakimwoi chito kelenji mi chi anum ne kiyai kouni, nekitun koyai kouni, nekiit koyaak kou ni en inendet. Koyae noto neranik kowal atepenywan nebo atkan tugul ak kosich arorutik che kororon, sikor angomiten en kaa kobaru tekisto ak kobarurchi tekisto biik che kakoosekitun che kerge ak kamatikwak anan biik chekerge ak batiemisiekywak. Koniton anyun kotoreti atindonik en ngalaletab kila ak kila, tor koibu cherset neo kot mising en biik che mengechen kou che tibik anan ko che murenik.

Kit neyoche kopit bolet yon kamiten biik en kabureito agenge ko mara anan yon kamwa kit chito nekamanyalunotkemwa en taitab biik chechang. Kokor koyae biik alak konerekso anan kowol kole kamanyalu kounon kemwa kokase biik chechang anan komarat michi nekachut tuiyet nekamanyalunot komi tuyonotet sikorkoyai marakomwaita kit ne kamatanyalu komwaita. Amun mara tuyonito ko kakinisiet nekakikine chorindet nemarakochor tuguk en kwet ana komara chito ne kokosumbwan biik en kokwet ne mara yeebangik sikobirote biik. Komarakonyo chito netot pakole komwachi inendet kole kimwachi inender kole kipangani kenam inendet. Koniton anyun kobitu kanyunyusiek kotienge ibwote biik kole kakengwekta en banganutik chekatindo, koyae nitet kopit bolet ak kotoitoiyo biik chekamiten en kipakenge.

Yoche anai korong ole kobolchinee bichutet sikobit ayom anai oret neochomien icheket akobit kotestaa chomiet nekotingengee, kou yon maran yon kakaba tuga imbar en chito akee kokor koyoe noton kobolyo, kokit nenyolu koyai icheket ii kengot ngotwet kokaranit ak kesom kee nyoetab kat kele komonge ole konekit kobutok ngotwa mokele kobokoktoi kityok kobwa imbar koyoche otikon ingunon olei yon okere butotekee ngotwet ii anan koyon mokokim ii keteshi ketik anan ko kotok chekor kotere tugaa komatkobaa imbar, ak ityo ochomie icheket ok olenji kojililutik chon chebitu en atkan tugul ako moyoche kenetekjigee amun bikab kokwet kochoto chetoretikee kou yon mi nyosutiet nekabit konoton anyun ii kit nomwochini olenjini kongot ngotwet sikobit komatakoba kiakik orit .

Yon kakosoman chito konyorjingee kokuyet ak naet nekor koyoe konai kole bokomonut yon mi bororioshek cheterter en kalyet amun kor kotesetaa kit aketugul kou kor ingemwa ngalekab mungaroshek anan okot kotoretoshek chemaran komokchingee bik, kosomanet anyun ii kokir koyoe kokuyo akonai kole kararan ingibur ak bik cheterter sikepchei elekitepto anan elekiyoito boisionik cheterter sikobit konyorjigee omitwogik chebo atkan tugul anan sikistoenge tuguk chemonyolunot en boisionlk koniton kotoreti kobit kalyet.

Komwoe logoiwek chekobo raini kole nyolu en sigik koyai mungaroshek cheterter sikobit kotoretengee yon bendi lagok sugul amun kor komokchingee lagok tuguk chechang sikomuch kotestaa yon somoni, ak kokimit koraa logoiwek chekobo raini kole nyolu konai sikindet kole lakwenyin kotesetaa en sugul anan miten koimutyet nebune kou ingemwaa okot kou lagok chon miten maran chekikochut TTI anan kochemiten University konyolu kosib sikindet asikobit konai kole nekit neteseindaa lakwet amun imuch komotesetaa en komie kokor komotesetaa kit nenyolunot kot ko mokirikji lakwet en atkan tugul.